Kore ena naa enkerare olpaek, naake ekerari ilpaek nepiki ilguniani naa enetipat enabaye amu ore peishum ilpaek, apik ilguniani nipik store naake eutu nchere ajo ore kulo paek nemesioki ainyala, ore siankai naake ore kenya peaku eilepa bei, naa nakata intai ilpaek linono. Neaku sidai tenepiki ilpaek ilguniani nepiki store pee meisargi ilpaek amu eitumiai tenkata olameyu.

Ore ena naa emirare oo mpusiek namiri impusiek taata toldukai, impusiek naidipaki aidong'o. Enetipat enabae tenkop ang amu ore enkata olameyu noshikata duo emetii kuldo paek otekesuaki toombareti, naa keret iltung'ana kuna pusiek oleng amu ninche naa ewuoi ainyang, neitumiai toonkang'itie.

Kore ena na emashini naidong'ieki ilmatundani ooji ilfakado, egirai aitobiru eilata neaku ninye adolita ina mashini tenakata idong'ito, naa lelo fakadoni negira aaku egira autu ebukunye lelo fakadonii eidipaki aidong'o metaa naa enkare. Netii oltoo pus otii abori teine, ilo too naa ewounieki lelo matundani oidong'oki naa newouni teine naa etaa eilata.

Ore ena naa enkampuni olmatundani, enkampuni naya ilmatundani inkwapi e boo. Ore enagira aasa tene naa nchere egirai agel kulo matundani apik naa anaa ilturruri anna duo enkishaa olmatundanii. Aanchere ore peetii iltorrok neitaini nepiki bata, ore lelo sidan pii nepiki sininche enebo, anaa grade peetumokini awaita naa newoi apik endege neyai inkwapi eboo.